Kũrĩ mĩthemba ĩrĩ ya ngũkũ, ya kienyenji na ya mburoira. Ya mburoira nĩ atĩrĩrĩ, kũrĩ macini ya ũrugarĩ, matumbĩ magaikio kũu magatũrĩka na ya kienyenji nĩ ngũkũ ĩgakomerera matumbĩ na magatũrĩka. Na andũ aingĩ nĩ maugaga ngũkũ ya kienyenji nĩ ĩrĩ cama ũkĩringanithia na ĩno ya mburoira.

Hĩndĩ ĩno ũraruga irio, nĩ wendaga kũongerera cama, na ta hĩndĩ ĩno ũraruga gĩtheri no wongerere Royco kana hĩndĩ ĩno ũraruga biraũ no wĩkĩre masala, wĩkĩre gĩtũngũrũ gĩa thaumu, tangawithi, kana hĩndĩ ĩno ũraruga cai ũkongerera tangauthi nĩguo cai ũkagĩa mũcamo mwega.

Mũgate wa mboburũ nĩ mũgate tũngiuga ũrĩagwo hakuhĩ o mũciĩ o mũciĩ, na mũgate ũyũ kaingĩ ũrĩagwo kĩroko hamwe na cai, na mũgate ũyũ nĩ ũhakagwo thiagi kana njamu, kana ũũkĩ, kana ũkahakwo matumbĩ ũgacoka ũgacinwo na rũgĩo, nĩyo tũthti.

Thitiu ya waru na nyama nĩ thitiu ĩrĩagwo mĩciĩ mĩingĩ mũno, na thitiu ĩno ĩrĩanagĩria irio citiganĩte ta mũcere, tũcabaci, kana nginya mũgate wa mboburũ ũgatubũkia kũu thĩinĩ, na nĩ cirĩ cama mũno nĩ ũndũ wa thubu ũcio wa nyama.

Ngũkũ nĩ ciendaga ikarorwo wega, na kũrorwo gũkũ rĩ, nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ ngũkũ ici ciakĩrwo nyũmba njega, nyũmba ĩna rĩera, ngũkũ ici ciheo irio, ngũkũ ici ciheo maĩ matheru, ngũkũ ici ciheo ndawa cia gũcigirĩrĩria kuumana na mĩrimũ.

Matumbĩ ma ngũkũ nĩ macamũkagio makarĩo, nĩmo metagwo matumbĩ ma mboiro, na itumbĩ rĩrĩ rĩrĩagwo hamwe na kachumbari nĩko; nyanya, dania, gĩtũngũrũ na ũgaitĩrĩria gacumbĩ, na matumbĩ maya makoragũo marĩ mega na mwĩrĩ tondũ nĩ marĩ proteini nyingĩ.

Mũrimũ wa marĩria, nĩ ũragaga andũ aingĩ thĩ mũno na kaingĩ ciana, na mũrimũ ũyũ ũrehagwo nĩ rwagĩ, na rwagĩ ruonekanaga kũndũ kwĩna nyeki ndaihu, kũndũ kwĩna maĩ marũgamĩte yaani maĩ matarathonga, na mũndũ nĩguo kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ, nĩ abataire gũkoma thĩ wa neti ĩna ndawa ya kũrigĩrĩria rwagĩ.

Macini ya microwave, nĩ macini ũgũkorana nayo mariko-inĩ maingĩ, ĩno macini nĩ nyende tondũ ĩrutaga mawĩra maingĩ matiganĩte, ta kũhiũhia irio, kũruga nginya ngũkũ kuumana na ũrugarĩ ũcio, kũruga nginya waru, nginya kũruta mbarabu harĩ indo hehu mũno.

Thamaki nĩguo ĩtuĩke ya kũrugwo, nĩ yendaga ĩkamba ĩgathambio wega, na kũrugwo gwake rĩ, no ũmĩikie thĩinĩ wa maguta mahiũ ũkagarũra mwena ũyũ na ũyũ ũngĩ na yahĩa rĩ, no ũrĩanĩrie hamwe na ngima, na nyeni, na kacumbari na rĩmwe no wũitĩrĩrie maĩ ma ndimũ.